Ũrĩmi wa thamaki nĩũgumĩirwo nĩ wagĩ wa ũmenyo harĩ arĩmi, wagi ũyũ noũgĩrĩrĩrie arĩmi kũhe irio irĩa igana thamaki, gũgacũngĩrĩria thamaki kwaga kũmahe maciaro mega. Ũhoro ũyũ mũru no ũrigĩrĩrio na arĩmi gũthomithio ũhoro wa kuhe irio ciakũigana thamaki nĩgetha ikamahe maciaro mega.

ĩĩ no kũhoteke kũhoya marũa intanetiinĩ gĩcugoinĩ gĩakwa, andũ mengĩraga intanetiinĩ rũrendainĩ rwa kauntĩ rwa kweheria marũa magaikia marũa mao mothe marĩa mandĩkĩtwe maũndũ mao kĩũmbe na marĩa mandĩkĩtwe rĩtana rĩao rĩa kweheria marũa .

Maũndũ marĩa maroragwo mũndũ akĩambia kũrĩithia thamaki ni gwa kũruta maĩ na gwa kũruta irio, mũndũ nĩ abataire gũkorwo ekĩte ũthuthuria wa thoko ya thamaki na ningĩ akorwo na ũmenyo na gĩthomo gĩa kũrĩithia thamaki nĩgetha ambĩrĩrie kũrĩithia thamaki ciake.